E alworawa, tijni idhi ikawo puodho mapok opur moyugno kasto ibete. Kisebete to ichoko yugi kumoro achiel, kata i nyalo kawogi titerogi e tie chiel. Kisechokogi inyalo wang'ogi mondo puodho obed maler. Ka puodho osebedo maler, to ikawo rapur ibirogodo e puodho tichako puro kumibetono gi lweti moded mayom ma koro rito mana pitho. Tok kosepure tinyalo kawo kodhi mar gimidwapidho tikete mondo oti. Koro alworawa tijni en ibeto puodho mabed maler korka ipure.

Gimabiro e pacha kanono tijni en ni ma depo mar diek, kendo nyuok monindo kani chal ni samoro oyweyo, kata otuwo. To aneno ka e deponi ochielne matek maonge gimonyalo donjo manyalo timone gimarach kaka ondiek ok nyal make. Kata chiaye mora mora ma kwiny ok nyal gore kuome. Ochak ochielne kaka aluorani ,onge kata jakuwo manyalo donjo kuma entieni ma kualgi. Kendo kang'iyo kaka onindo, ok otueye nikech samoro oweye mondo omi oluw jowetene, mondo omi ginyuolre. Kachako arange maber, aneno ka dende ber manyiso ni en diel mithiedho pile mondo omi kik tuoche make kendo kik kata okuodo gore kuome. Kacha kang'iye ochalo gima be imiyo chiemo maber ,nikech dende ler. Ok odhero ka chiaye mamoko ma samoro iketo kuonde bilagi to inego gi kech. Ma ok.

Anyalo kono ng'ato mondo mi oket pap maduong'. Koseketo papa maduong' mochielo ma chiayo ok nyal donje iye to oweyo lum no dongo mabor matin kosedongo mabor matin toomo gigo ming'ado godo lum no tong'ado lum no mang'eny kasto oting'o otero dala kata pacho . Kosetere dala kata pacho toomo gino miloso godo lum matweye mobed kama a . kosetweye machiaye nyalo chamo kamaa toweye ma lum no chieng' moro two tikete e tipo mondo mi kik chieng goye ahinya otwo kasto orito godo diere ma koro lum onge ma dhok nyalo chamo, tokawe tomiye dhok gi iketo e moo moro makete obedo mamit to gi chumbi mi ntie chumbi mimiyo godo dhok lum ni mondo ocham koro kosetwo maber timiye chiaye ikete tipo mondo kik otwo mogik ahinya manyalo chando manyalo tamo dhiang' chamo.